Mineno e ranyisi gi, gin ogulmama kata polise. Gin gi nengo e piny kae nikech giketo kwe, e ndalo mag tulo, kendo ki neno gi to gihikore ne, dhi keto kwe.

Ranyisi mineno ni en kompiuta. Kendo gima biro e paro kineno ranyisini en konyruok molony manyasani kendo kata osebedo ni puonjruok duto dhi nyime e sikunde kompiuta konyo e yore mag puonjruok kendo eyore mag mbui. Yudo ng'eyo e yo mayot kendo puonjo jopuonjre e ng'eyo manyien kendo eyo malong'o. Ni kompiuta e piny masani en gima duong' mar dhi nyime e puonjruok kendo nyalo konyo e dhi ng'eyo kod yore mag puonjruok eyo mayot gi weche mag mbui.